Boisioni koo ole kiumchin aisirusiek en emetab Kenya, boisioni kobo komonut amun toreti emet konyor chepkondok sikomuch kotestaa en kilak ak kilak ,okere en yu fomit neboru anan nekinyite olon komoche chito kochut sikoliban aisirut kowo sirkali ,fomini koboisien musoknotet nebo kasari kinyitee mou ole kinyee oli kikinyitee fomisiek ak kalamisiek inoni koboisien musoknotet nebo kasari ,yoche isirkee en fomini sikobit inyoru anan olo imoche oot kasisiek koyoche kokirinyit fomini.

En logoiwekab emet chekopo raini kokomiten logoiwekab siasa olekami, komiten toretindetab serikali kupun Ministrit nebo kerichek nekonyitot Aden Duale akondoinik chebo county en emetab Kenya, Komii koboto nepo ng'echeret en kandoikab County nekonyitot Ahmed Abdullahi, ne inendet koteleljin county nebo Wajia olekamuch kolenji toretindetab Ministry nebo kerichek nekonyitot Aden Duale kolenji bikwak kosirke en SHA asikobit konyor icheket toretet en atkai tugul nebo kerichek akonyor kanyaiset en atkai tugul.

Chang boisionik chebo soet chebo serkali chekikotoret kipkosobe en emoni, koboto stretch nebo SHA keboisien soet, koboto koraa kotimoche sisirkee chito en ilipan aisirusiek koyoche iboisien soet ,koraa sinyoru lesienit nebo karit iboisien soet, koraa sinyoru lesienit inetishe inet sugulisiek chebo emoni koyoche isirkee ibune soet sikobit kowolun serkali, bokomonut soet amun kikotoret bik anan kipkosobee en emoni amun chokjin anan boisien kasarta nemingin sikobit konyor icheget tuguk chekomokjingee en serkali.